Achome alit rotonik amun rotonik en atkan tugul kongelit komuche kokon tuguk chebo kamanut en oratinwek aeng oret netai ngelit rotwet komuche rutwet kotaretin keyai kasit ayekachaki kasit en kele okot Kou kesekini ingwek anan kogeyaen kasit aketugul ko olon litat rotwet kobaishen baraindo nemiten ngweny mising ngeyanen olon malitat rotwet Koba kamanut mising ngelit rotwet amun matare saisiek chechang olon iyae kasit niton koraa ngelit rotwet Koba kamanut mising amun amun rotwet kobur koigeny mising atmakoyachekitun sikobit komuche kobitunat en atkai tugul en olon kimache akomae kebaishen akoba kamanut anyun ngetil en gelit rotwet akochame baishet niton

Eeh ireyuu ko ole king'ateen ng'atutiik en emeet ab Kenya kiguren senate en lugait nebo ingereza eeh emeet ab Kenya ko ole kitten ngatutiik anan ko ole kichapeen ngatutiik ko Mii konyiil aeng' miten ii the national assembly of Kenya sikomi kora nitoon ni nibo Senate ko nebo senate komutii senetaek ii tuguul kobuun ii komosweek che chaang' chebo emanii en emeet ab Kenya komii senetaek che yachei kebirchii kura kobuun komosweek ii artam ak tisaap ako tuguul ii koyachei kebirchii kura kobaa kamanut anyuun nitoon ii amuun ii taretii taretii emeet ii komuuch kotet ngatutiik chebo bandaap tai che taretii pkosabei akomuuch kora che istaa abusnatet chekonuu amitwagiik che kachiin amitwagiik, chebo somanet ii ak tuguuk che chaang' yutoon kora kengalalen agobo eeh ole kitetaii tuguuk ab chepkondook anan ngalek ab chepkondook ii koityi biik tuguul en emanii.

Eeh ingorpirchii chitoo KPLC anan kibore Kenya Power Lightning Company eeh kotebeen agobo arupeneet ab mitait ii ko tos kotaretii ta ano media sikobiit ii eeh agobo tuguuk chutoon taretii media amuun ingobiit eeh ele makuyaa customayat ab Kenya power anan nebo Kenya Power Lightning Company ko olaan ka misbihaven mitait ii komuchei korbirji simoit customer care nebo Kenya Power Lightning Company kotebeen kole amunei simaboisie mitait nyuun kora olaan magas kemuchei kebaisheen media sikomuuch ke enezanen ii baruet notoon sikomuuch koityigei Kenya Power Lightning Company ak komuuch kowal ichegeet tuguuk che kotindoi ichegeet.

Eeh chaang' ole imuchii imuutu en Kisumu ele imuuch keruut eeh seset neng'ung'et, seset en at Kai tugul olaan toom keruut olaan kaumisaniin ii komuchei eeh kogonin problems ii amuun imuuchei kogonin kutiik ii olaan tomah keruut ichegeet ko eeh sesenik en at gai tugul ii kochaam kerutee ii ak ye kageruut ko kakubur komyei ko chaam kochaang' komosweek en Kisumu che uu security eeh cotec ldt chebo security eeh miten eeh chekikonde tabaan ak kora ko ministri nebo livestock en eeh county nebo Kisumu.